Koro pichani, pichani ogo kuonde mikane chiemo minyal tigo, eyore mangeny. gin chiemo mangeny, kendo opog gi opogi, moro ka moro. nigi kare, aneno alot, alode alode, rabuon be aneno kacha, irish potatoe be aneno kacha gi dho ngere, nyanya gini gi be aneno, kabeje be aneno, gi gik mangeny mitiyo godo eyore mag tedo. Koro gima biro e pacha ka en aneno ka gin gikmoko mogo picha kanentie ngama uso kata gin gige chiro mi uso e chiro mondo mi ngato obi to onyiew. Kendo ogogii e tie ndara kata e store moro kumi kano gie gibedo maler ma ok gikethre kanyo ema ji biro to nyiewo gie moro kamor gi mare. Mano e gima timore.